Takataka koko opuk e yo mowinjore to kod kama owinjore to kelonwa weche mang'eny. Okelonwa weche e ngima wa wan joma odake aluora to aluoro wa bende oketho. Okelonwa tuoche kaka kolera, nyaldiema, taifoid, malaria. Nikech sama takataka okunore kamae, to suna dwani odagie. Sama takataka okunre kamae to lwang'ni nyalo pie, to kendo lwang'ni chak duogo pie chiemo ma samoro ng'ato chamo bute kanyo. Magi te kelonwa tuoche e dendwa. Mar ariyo takataka sama opuk kama chal kamae, miyo aluora marwa oknen maber. Miyo aluora marwa ochido tok dwa waher ya kuonde mochido. Kendo sama koro ni kata ni itemo wang'gi bende oketho nwa yamo. Omiyo wayueyo yamo ma ok ler.

Mae en liel, sanduku nitiere kendo gi maua e wiye, bathe kanyo nitiere jogo mobiro kowo jalno mowito ngimane. Nitiere jalno mochung' mabende timo neno kata loso gi jogo mobiro e liel.

Rawerani ma en nyathi sikul, ni kama iuse buge.E lwete, oting'o buk ma chal ka gima obiro nyiewo. To kae iuse buge mag kilese be maopogoreopogore .Nitie buge mag kwan, nitie buge mag science, to gi mathoth.